Serkalit ab jubilee kiib karit ab maat notok baishei sitimet konetee Nairobi ak mombasa akikoit naivasha amuu maghali beiit ako koraa kiwal(education system) neboo kenya konetee 8-4-4 akoi CBC

Kinyorchin masta ab Nairobi garisa road thika highway ako boishonik chik kochang mising baishet netai korok ii kikosir bik chechang cheae kasi yotok ii kochope tukuk chemii yotok ako koraa baishet ab kampunit nitok ii kechope sikarok chechotok kokulei bik akikoai mungaret ab sikarok koet missing eng kenya ako koraa kebaishei kechopei kerichek eng sipitalishek chok

Tononjin ngalalet ab kandoik chok ii chepo emet ab kenya ako boishonik chik kokoroo kolee kangalalda ano nemakoi kosan barriet koraa kotononjin (justice) ing kenya koro kole kanyor chitukul haki nenywa kouu olemoktoo ngatutik ab emet

Naet netai kokosich bik (umoja) akoparasta kaliet eng emet amu bijutachu kikanamkei eun sikopirchikei uhuru nebo aeng kikolipan sirkalit bichu komnye komi alake chemakilipan komnyee kikiwekchi mbaronik kwak ko chetomo kelipan komnyee kotakomeche mbaret ngwaa akelipan icheket chekitumta karatik akochenge haki nenyanet eng kot nekingatee ngatutik ak kapkirwok

Netai kikotes chepkondok chekilibanii yaimechee ibaishe Uber kikotes sikosikji kulipan chito ne gwerie komie ak kora kikoteshii pikipikit amuu kicham kokarit kityok sikosikchi kochut kebeneruek tugul eng kemet ab Kenya ako maghali pikipikit

Anyoruu konyoset kosubkee ak ugonjwet ne kanamaa netai ii ko ugonjwet ab koristo anan ko malaria TB anan ko choleraa kobitunatin lakini mitei ugonjwoshek cheuu nebo siriat ko makoi anyoruu eng ko nekiteno

Boisioni chemokotin koyai boishek ko netai ko makat ko tononchi olinyinet kotnyi notok netindoi chepyosetnyi ak lakok chi konai kole kaamis lakoko chi komie akonyor kalyet kosupkei ak security nepo oeng komakat konai kole katononji pororiet boishek eng kokwonotok ak koek neindochin kapchii nenyinet koboishonik ap kwonyik kora ko kokochi kainet kot nyi akorip lakok chik komie konai kole lakok chi kakinet atepet nekararan eng pororionoton akinet kasit nemakat tun kwai ngoka muren anan ko chepto komakat konai kole tuun ayoe ne anan tuun ko nee neipwoti pororiet kwai ko kaet.

Kikowalagis boisionikab murenik , netai ih murenik en oliginye kokimokochobe amituakik chebo olinyinet, kikimetachin kuany Kochab amituakik ih , Ako kora murenik kokimokoribe lakok chemengechen ih chetakondo arawek loo akowek let. lakini inguni murenik ih komuch konam korib lakuet neming'in nekatokesiche, kora kuany'ik ih kokikowalakis boisionikuak missing, netai kuany'ik ih ko kianchin koek kandoik ngunon en kasarta nekimoten lakini olikinye ih kenyisiek chekibo tai kokimokoanchin kuany koek kandoin nebo bororiet kora kuany ih kokimokoanchin kong'alal en olemiten murenik lakini inguni komuchi kuony agetugul ih kong'alal en akot tamii morenik yotoo.

Betut nekiatoret chito ko betut nekiotoret chito neboo kokwet betut nekimnyani inendet atis koee bek akamut sipitalii alipanchii chepkondok chekinyoe akinyaa inendet kobaibait

Kianyoruu naet neo mising ak kosubge ak Ole akertoi sobet nekingatar sukul anai ale mokoi a sub Che kikakineta kosu ak bororyet kelenjon boisiet ab muren ko ni ak ni miten boisionik alage Che lazima ayae ko tugul koi muren ko ki anetegei ale ogot muren komuch kochob amitwogik choto chekiome ak ko much kora korib lakwet nemingin netako chereret ak ko much koyai kasisyek alak tugul boisionik choton ko Tam koyoe kwonyik komuch kwai kora muren kora ko kiamuch anai ale sobet ii ko roisi mising ye kaiwal Ole yoitoi kasingung ko korimete ngatutik chekibo aguisiek chechoget chekibo olikinye